Gima timore kae, ma en picha manyiso kaka ji nyalo pidho alot kata alode mamoko e aluora matin kaka kata e varanda inyalo puonji kaka igero kuma ipidhe alot ma koro ng'ato nyalo bedo ni ok onyiew alot. Ma en achiel kuom ranyisi mag lony manya sani. Kendo oting'o alot kata alode mang'eny e aluora matin kaluwore gi ka.

Mae pichani nyiso kaka pi ma ochokore kamoro achiel inyalo thiedhe ma odog obedi pi maler ma inyalo ti godo e tije mag ot kaka tedo, luokruok, kata chiaye bende nyalo modhe. Mokuongo kapod olil to ikete kamoro kiketo ne yath ka osechungore maler koro e ka inyalo tuome kowuok e odundu moro magolo pi maler. Kendo kuma entiere no

Gima biro e paro en ohala gi pur. Mae en kodhi mar kahawa. Ipone e puodho kaeto ikete otuo. Ka ose tuo to inyalo tere e kambi kuma irege kata inyalo tere e chiro mondo onyiewe. Tich ne ok yot ahinya nikech nyaka ikete kuma ok ng'ich ahinya kata bende liet ahinya. Nimar ka ochiek ahinya to onyalo kethore bende mapiyo.

Chiemo ni inyalo chame e yo mayot. Mokuongo, ka in kod chiemo ni to inyalo yiedhe pote ka ise yiedho pote kata ng'eye to ibiro ng'ade matindo tindo kaeto ichame gi uma kata mana lweti. Yo machielo en ni mar ka iseng'ade to inyalo riwe kod olembe moko kaeto ikete e masin to iloso kode math mayom kata mamit. Yo machielo inyalo loso kode math.

Gima timore kae en ni ma en ofis ma kuma ipogo ji e mboleya ma ipidho godo cham e puodho. Ma en ga kony ma sirikal konyo godo oganda. Kendo mondo iyude nyaka ibed ni in gi kipande mari eka imiyi. Kendo nyaka indikri e gweng' kanyo kumi i yae kaka achiel kuom japur ma ji ong'eyo. Ng'ato ka ng'ato opogi.

Gima biro e pacha ka anono pichani to ng'isa ni ma en puoth mchele. Mchele ipidho kama pi ng'enye ma iluongo ni thidhia. Kendo otimo maber ahinya kuonde go. To kata ka pi onge mang'eny to nitiere kuma iyawo godo pi mawuoke e ahora maduong' mondo odonje puothe. Pur ni miyo jo ohala yudo.

Ma en ot maduong' ma oger ma ikane kothe. Kendo e bathe kanyo okete gik pur ma itiyo godo e pur kaka komo kata doyo bende. Od ni oger gi lony ma nyasani kendo oting'o cham mang'eny e yie. Od ni idendo ni dero. Cham donjo e yie kanyo mang'eny. Eka bang'e ka nitiere horo to ichako us gi e nengo man piny. Kata iuso gi.

Ka arango pichani to aneno ka ma en puodho ma opidhe gik moko mang'eny. Kendo alot ma opidhe e yie kanyo dongo maber kendo ji ohero ng'iewo gi kata tiyo kode e chiemo ma ji thoro chamo. Ka ose ikore mokadho kanyo to onyalo tero gi e chiro mondo o usgi. Kata onyalo miyo chiaye mage mondo ocham matin ma oloyo.

Gima biro e pacha ka arango picha ni to nyisa ni mapera kata olemo ma ose ikore ji ohero chamo nikech bende gimedo ji roteke mag del. Kendo iuse e kuonde ma opogore opogore. Ma en olemo mamit ahinya kendo ng'ato nyalo chame samoro amora e ngima ne. Kendo ka ochiek ahinya to winy thoro kethe.

Ma en puodho mar alot. En puodho maduong' ahinya. Kendo ji doyo kata golo buya mantiere machiegni kod alot. Itimo ma mondo kik buya ma gima opidhi chiemo. Bang'e ka ose ikore ma inyalo tere e puodho e chiro to ibiro luong lori maduong' matinge te dichiel to tere e chiro ne jo ng'iepo. Pur en.

Chiemo ni anyalo lose e yo mopogore. Mokuongo abiro luoko ng'eye kata anyalo poko ng'eye kaeto ang'ade matindo tindo. Kaeto adumbe e mo mondo ochiegi. Kata bende ka ose yiedhe moluoke kaeto ogolo pi abiro kawe to adumbe kata akete e mo ma ochiek ahinya mondo olos chips. Yo machielo, ka asepoko ng'eye to abiro chwake mayom.